Maya nĩ mahiga na marĩagwo nĩ atumia kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa mena nda kana hihi andũ arĩa matarĩ na kaciamu thĩiniĩ wa mwĩrĩ nĩo maiguaga kũmarĩa na njĩra nene mũno.

Rĩrĩ nĩ iria riracamũkio na thaburia mbica-inĩ ĩno. Iria rĩcamũkagio kana rĩgatherũkio nĩgetha rĩtigathũke na rĩikare mathaa maingĩ kana thikũ ta ingĩ ĩmwe ritanathũka. Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ kũũraga germs irĩa ikoragwo iria-inĩ. Maita maingĩ rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ iria rĩngĩaga gũtherũkio nĩ rĩthũkaga.

Ũguni ũrĩa ũkoragwo ho ũkĩhũthĩra macini ya gũtinia mbaũ igũrũ rĩa icoka nĩ atĩ, macini ya mbaũ nĩ ĩtinangagia na ihenya na koguo ũkaga kũhũthĩra mathaa maingĩ ũgĩtinia mbaũ. Ũndũ ũngĩ, macini ya mbaũ, macini ya gũtinia mbaũ nĩ ĩrigagĩrĩria mĩtino mĩingĩ ũkĩringithania na icoka. Ũndũ ũngĩ wa gatatũ nĩ atĩ, macini ya gũtinia mbaũ ndĩhũthagĩra hinya mũingĩ gũtinia, koguo ndũngĩnoga mũno ta rĩrĩa ũratũmĩra icoka rĩrĩa rĩratũmĩra hinya mũingĩ.

Maũndũ ta ng'aragu kana kĩguũ mahutagia ũheani wa motungata ta ma maũndũ ma hi na hi na njĩra ya thirikari kwĩrutĩra kũheana irio kana gũthamia andũ icigo-inĩ iria kĩguũ kĩmagũmĩire na kũmatwara handũ hangĩ. Andũ acio nĩ mateithagio na kũndũ gwa gũkoma ta arĩa mahutĩtio nĩ kĩguũ na makaheo irio. Onao andũ arĩa mahutĩtio nĩ ng'aragu, nĩ maheagwo irio icigo-inĩ iria marĩ na magatungatwo nĩ thirikari mahinda-inĩ mau magũmĩirwo nĩ maũndũ maya.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ, makwa rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ kuona atĩ ũyũ nĩ mũkawa ũrendio nyama ya gũcinwo, ya ngũkũ kana ya ngũrũwe, kana ya mbũri.

Mũtu wa mbembe ũrauma ciringi igana rĩmwe rĩa mĩrongo mũgwanja kũrĩa njikaraga. Kĩrĩa gĩtongoragia thogora wa mbembe thoko-inĩ nĩ kũringana na thogora ũrĩa mbembe icio citũmĩrĩte ikĩhandwo na ikĩgethwo na kũũmithio. Ningĩ nĩ kuringana kana kwĩna mbembe nyingĩ bũrũri-inĩ na kana arĩmi nĩmarĩmĩte mbembe nyingĩ. Okorwo mbembe nĩ nini thogora wa mbembe nĩũhaicaga mũno. Ningĩ nĩ kũringanaga na ũrĩa mbembe icio iragũrwo nĩgetha cicoke ciendio, okorwo bei ya gũciendia ĩ igũrũ nacio mbembe icio nĩciendagio na thogora wĩ igũrũ.

Kĩrĩa nyendete kambuni-inĩ ya ũkuui wa ndege ya Kenya Airways nĩ atĩ nĩ metĩkagĩria customer ao gũkua kiro nyingĩ cia mĩrigo ũkĩringithania na kambuni irĩa ingĩ. Kaũndũ karĩa kangĩ nĩ atĩ wĩ customer wao nĩ maheanaga irio njega ũkĩringithania na kambuni irĩa ingĩ ta Qatar Airways na Turkish Airways. Na kwoguo ngona nĩ kambuni njega ya gũkuo ndege nayo ya gũkuo nayo.

Nĩ harĩ bata gwakĩra ngũkũ nyũmba ciao cia gũtinda, ngũkũ iria ihingagĩrwo na ningĩ nĩ wega gũciakĩra hena gakoroba cingĩambatĩrĩra nĩ getha cikahota kũingĩra tũnyũmba tũrĩa twĩ igũrũ.

Mbica ĩno ĩronania bamĩrĩ ĩĩ hamwe ĩgĩcerekera na kũrĩa irio hamwe na gũkenanĩra. Andũ aya maronekania nĩ a bamĩrĩ ĩmwe na nĩ maroneka nĩa marĩ andũ akenu mũno nĩgũkorwo marĩ hamwe marĩ othe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ũyũ nĩ ũhandi wa waru na nĩũronania waru cihandĩtwo ũrĩa ciagĩrĩire, waru ici ciacoka gũkũra na kũgethwo, nĩciendagio mĩkawa-inĩ na mathoko-inĩ kũrĩa andũ macokaga magacigũra na magatũmĩra miciĩ-inĩ yao. Ningĩ hakoragwo harĩ ũguni kũrĩ mũrĩmi tondũ nĩonaga mbeca ciagũtũmĩra mũtũrĩre-inĩ wake na igakorwo cirĩ ũteithio mũnene. Na andũ aingĩ arĩa marĩmĩra waru ũyũ kana mahota gũcibanga nĩ getha ciendio thoko makona wĩra nakoguo makona mũcara wa o mũthenya.

Kĩrĩa kĩrathi na mbere haha kĩronania ũrĩmi wa cipinanji, na ici cironeka nĩ cipinanji cia kũhũra mbiacara, yani nĩ cipinanji cihandĩtwo nĩgetha cicoke cikorwo cikĩendio thoko-inĩ na kwenderio agũri arĩa angĩ mangĩkorwo marathi kwendia kũndũ kũngĩ.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona mbica ĩno, nĩ ndĩrona nĩ KEBS Kenya Bureau of Standards. Nĩ rũhonge rwa thirikari rũrĩa rũheanaga marũa ma kwendia indo. Indo ciothe ikĩendio nĩ ahũri biathara, nĩ ciroragwo nĩ rũhonge rũrũ nĩ getha kũrora kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩrendio nĩ gĩkinyanĩirie ikĩro iria ciigĩtwo nĩ thirikari.

Mbica ĩno ĩronania ng'ombe ikĩnyua maaĩ, naguo ũrĩmi ũronekana ta ũrĩ ũrĩmi wa mahiũ. Ng'ombe ici cihana ta arĩ ng'ombe cia iria na ng'ombe cia nyama.

Ũtigagĩrĩra nĩ ũreruta na mũtaaramu wa ũthondeki wa thitima ũrĩa ũkinyanĩire ikĩro cia gĩthomo na gũthiĩ cukuru-inĩ irĩa ciigĩtwo ho nĩ thirikari kana private gũthomera ũhoro wa thitima. Thukuru ici nĩ ikoragwo ciĩna marũa ma kuonania ciina ikĩro na ataaramu arĩa marĩ kuo agũthomithania ũhoro wa thitima. Nĩ ikoragwo mũno kaingĩ ciigĩtwo nĩ thirikari kana cikaigwo nĩ andũ kĩumbe. No ciĩ na marũa ma kuonania atĩ ciĩna ikĩro cia gũthomithia na ciina ataaramu agũthomithia ũrĩa kwagĩrĩire.

Mbica ĩno ĩronania maĩ menjeirwo harĩa ng'ombe ciũkaga kũnyua na kana harĩa andũ matahaga maĩ ma gũitĩrĩria mĩgũnda yao rĩrĩa kwĩna irio. Nĩ nyendete ũhoro ũyũ tondũ hena gathima ta gaka, ng'ombe no ciũke kũnyua maĩ ciumĩte kũraihu ciĩ nyotu, ningĩ maĩ no maitĩrĩrio mĩgũnda, no kĩrĩa kĩngĩtũma mene gathima ta gaka nĩ atĩ, tondũ ciana nĩ ciũkaga gũtaha maĩ na imwe cikona ũgwati wa kũgũa handũ ta haha na cigate mĩoyo yao nĩũndũ wa maĩ maya rĩrĩa ciroka cirĩ aiki itarĩ na andũ agima.

Ĩĩ nĩndĩcirĩtie ũhoro wa kũhũthĩra ngari cia gũkua na moko kũheana maĩ. Maũndũ marĩa moru mahutanĩtie na gũkua indo cia maĩ na moko nĩ atĩ, nĩ citũmaga indo icio cigĩe na gĩko kĩrĩa kĩngĩtũma andũ magĩe na thĩna wa nda, kana maĩ mau gũkorwo mena gĩko no ũguo gũgakorwo kũrĩ ũgwati kũrĩ arĩa maranyua maĩ mau.

Kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ kuona mwana wa kahĩĩ akĩrutwo mawĩra ma mũciĩ nĩ mũciari wake, kana ithe wake kana mamawe. Akĩrutwo kana akĩonio maũndũ ma mũciĩ, kana mawĩra marĩa mekuo mũciĩ-inĩ.

Mbeca cia ngũnia ĩmwe ya makara, nĩ ngiri inya thoko-inĩ ya gwĩtũ. Maũndũ marĩa magiragĩrĩria thogora ũyũ wa makara nĩ kũringana na kũrĩa makara maya maumĩte, na kũringana kana makara maya macinĩtwo na mĩtĩ ĩrĩkũ. Ningĩ nĩ kũringana na thogora wa ngari kuma kũrĩa makara mau macinĩirwo gũkinya kũrĩa makara mau mararehwo thoko-inĩ. Kaũndũ kangĩ nĩ kũringanaga na ũingĩ wa makara. Kwĩna ũingĩ mũingĩ wa makara, makara nĩmakoragwo makĩendio raithi no rĩrĩa makara marĩ manini nĩmakoragwo makĩendio bei ĩrĩ igũrũ mũno, tondũ namo ti maingĩ thokoinĩ.

Macini ya kũruga cabaci mirioni ĩmwe ndĩngĩeheria bata wa kũhũthĩra andũ kũruga cabaci. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ, mĩkawa mĩingĩ no mũhaka ĩhũthĩre andũ kũruga cabaci ,tondũ matigũbatara macini ĩo nene ya kũruga mirioni cabaci mirioni. Ũndũ wa kerĩ, andũ mĩciĩ-inĩ matikũbatara macini ĩno kũruga cabaci. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ, o na cabaci ikĩrugagwo na macini ĩno no marĩbatara andũ a kũruta cabaci ici macini-nĩ ciarĩkia kũhĩa. kũoguo ũbatari wa andũ ũrĩ oho kũruga cabaci.

Itax ĩheanaga uteithio wa kũrĩha magoti ma thirikari kũrĩ agendi. Koguo nĩ njĩra njega ya kũrĩha na intaneti igooti rĩa thirikari na nĩyo agendi matũmagĩra mũno mũno.

Ũharagĩrĩria irio ici na njĩra ya kũigĩrĩra maaĩ, na matherũke, ũgacoka ũgathura mũcere waku na ũgathambia wega nginya ũgathira ndawa. Nĩũcokaga ũgekĩra mũcere ũcio thĩinĩ wa maaĩ maya matherũku na ũgekĩra gacumbĩ. Ũkareka ũtherũke nginya maaĩ magathira na ũgacama ũkona mũcere ũcio nĩ mũhĩu biũ. Ningĩ nĩwoyaga gĩtoero gĩaku kĩrĩa ũngĩkorwo nakĩo, akorwo nĩ nyama kana mboco. Ũgakaranga gĩtũngũrũ ũgatinangia gĩtũngũrũ ũgacoka ũgagĩkaranga, ũkonya nyama ciaku ũgakaranga ũgekĩra nyanya na ũgekĩra tũmaĩ tũnini, ikahĩa kwa ndagĩka ta mĩrongo ĩrĩ, ũgacoka ũkaruta gĩtoero gĩakũ gũkũ wĩkĩrĩte gathubu kanini thutha wa ndagĩka ta mĩrongo ĩrĩ mboga ciaku cigakorwo cirĩ hĩu.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ wĩ gwake nyũmba akĩnyua cai kana ũcũrũ. Ningĩ nĩ ĩronania irio cia mĩthemba mĩingĩ, indo ici nacio nĩ nyanya, karati, biribiri hoho na courgetti o hamwe na gĩtũngũrũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, ĩronekania nĩ mathai marathĩnja mahiũ mao. Mahiũ maya maronekana tarĩ ng'ombe ĩrathĩnjwo.

Kĩrĩa kĩrathi na mbere mbica-inĩ ĩno nĩ ũrĩmi wa mĩthemba ya mboga, mboga ici cironekana tarĩ mboga iria ciĩtagwo cia kĩenyenji, cia terere.

Ũngĩruta mũndũ ũrĩmi ũyũ wa mahiũ ma ng'ondu na kũmũrehe mũgũnda -inĩ ũrĩa ũrarĩthio ng'ondu. Ũndũ wa mbere nĩ kuonia mũndũ ũcio kĩrĩa ng'ondu ĩrĩaga ta kũmwonia mahuti ma kũhe ng'ondu ta thara kana nyeki. Ũndũ wa kere nĩ kũmonia ũrĩa nyũmba ya ng'ondu yagĩrĩirwo gũkorwo, ũrĩawagĩrĩirwo nĩ kũmiakĩra, no ũrĩawagĩrĩirwo nĩkũmĩrora rĩrĩa ĩna mĩrimũ no ũrĩa wagĩrĩirwo nĩkũmĩthondeka na ningĩ nĩwagĩrĩirwo kwonia mũndũ ũcio atĩ ng'ondu nĩciendaga kũhũrwo ndawa nĩ kũhũrana na tũtambi ta ngũha iria irĩaga, inyuaga ng'ondu thakame.

Ũrĩmi ũyũ nĩ ũrĩmi wa macani na mbica ĩno ĩronania mũndũ agĩtua macani. Ũndũ ũyũ wĩkagwo na njĩra ya gũtua tũthangũ twĩrĩ twa macani na kamũrũri kamwe. Nĩguo macani matuagwo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũhandi wa itũngũrũ na itũngũrũ ciambaga igaitĩrwo natharĩ, ciaumĩra cikanjĩrĩria kũhandwo mũgũnda-inĩ na ciaikaranga kahinda karĩa cionekana nĩ ciamera na nĩ nene nĩ imunyagwo nĩgetha cikendio kana ikahũthĩrwo mĩciĩ-inĩ.

Nĩ harĩ bata kũrĩma na kwenjera mĩtaro rĩrĩa ũrenda kũhanda, nĩ getha ũkahota kũhanda na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ndĩreciria ũyũ nĩ ũrĩmi wa mboco na mboco ici cihandĩtwo ciciawendia kana cia gũtũmĩka mĩciĩ-inĩ. Mboco ici nĩ hĩndĩ iraruta, iraruta mahũa, kũoguo itirĩ irakinya ciagũkũra no kũruta cirutĩte mahũa.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ ũraruga keki na njĩra ya gũtũmĩra njiko, na akaigĩrĩra makara igũrũ nĩgetha keki ĩyo ĩhote kũhĩa. Koguo nĩ ũrugi wa keki na njĩra ya gũtũmĩra njiko ya makara.

Mbica ĩno ironania ngũkũ ciakĩirwo, koguo nĩ ũrĩmi wa ngũkũ. Maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra nĩ atĩ, rĩrĩa ngũkũ ciakĩirwo na njĩra ĩno rĩmwe nĩigĩyaga mĩrimũ. Ũndũ wa kerĩ nĩciumagĩra na cikahota kũingĩra mĩgũnda-inĩ na gũthũkangia mũgũnda wa mũndũ, ona cithondekeirwo na njĩra ĩno ya kũgayanĩrio.

Nĩ harĩ bata kũhe ngũkũ ndawa na ngũkũ gũthecwo cindano tondũ nĩ kũrigagĩrĩria ũrwari wa mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩrehagwo ngũkũ rĩrĩa ciarwara na nyingĩ nĩ cihotaga gũkua cingĩaga gũthondekwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na mahinda marĩa magĩrĩire. Kũoguo kũheo ndawa kwa ngũkũ nĩ kũrigagĩrĩria ikuũ cia ngũkũ na gũthiĩ hathara nene mũno.

Mbica ĩno ĩronania waru kana mbeũ ya waru ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũhandwo na nĩgetha ũgacoka ũkagetha waru.

No ndaarĩrie hĩndĩ ĩrĩa nderutire ũndũ mwerũ ũrĩ gĩkundi kĩa andũ aingĩ na gĩtũmĩ kĩrĩa gĩatũmire batare gwĩka ũguo na moritũ marĩa ndacemanirie namo. Nĩ nderutire kwendia, kana biacara ya gũthondeka na kwendia ciondo. Ngoya ciondo ngacoka ngaciĩkĩra leather ngacoka ngaciendia. Ũndũ ũyũ rĩ nĩ ũndũ mũritũ, tondũ ti gũtirĩ andũ aingĩ mowĩ gwĩkĩra leather ciondo-inĩ na nĩ ũbataraga mbeca nyingĩ. Na ningĩ nĩ wĩra mũritũ gwetha customer na gũcoka kũmenderia ciondo ici.

Mbica ĩno ĩronania mũirĩtu akĩnyua iriya rĩrindĩtwo. Na koguo iriya rĩrĩ nĩrĩrĩa rĩtagwo iriya imata. Akarĩrinda kanyainĩ na agacoka gwĩkĩra ikombeinĩ nĩgetha anyue.

Mbica ĩno ĩronania mũndũ ũrathura mboco, mboco ici ciagethwo na ciomithio, nĩ cicokaga igathurwo nĩgetha ũkaruta mboco ĩrĩa ĩtarĩ njega, ũgacoka ũgaciga ndo-inĩ, kana handũ harĩa he cigagwo, ta cuba-inĩ ici cia ngirathi, kana mĩkebe ĩno ya ngirathi.

Ũndũ ũmwe wahanĩkire nĩ getha hote kũiga mbeca kana gũbanga mbeca, nĩ atĩ kwĩ hĩndĩ ndabataraga mbeca cia naihenya na ndiarĩ na mbeca icio na nĩndahotire gũthi kũhoya mũrata wakwa ũrĩa wanjĩrire o nake ndarĩ. Kuma hĩndĩ ĩo nĩ ndonire bata wa kũigaga mbeca kana gũbanga mbeca na ngaciga nĩũndũ wa ũndũ o wothe ũngĩhanĩka wa hi na hi na kũoguo ngĩanjĩrĩria kũigaga mbeca ciakwa nini kwa nini, mbeca iria cingĩbatarĩka o mahinda ma hi na hi.

Nĩ harĩ bata gwĩkĩra thumu tĩĩri-inĩ tondũ njĩra ĩno ya gwĩkĩra thumu tĩĩri-inĩ nĩĩtũmaga tĩĩri ũnore mũno na rĩrĩa ũkũhanda ũkaruta irio nyingĩ mũno, na ciĩna hinya mũingĩ, tondũ ũndũ wa mbere nĩciĩkĩrĩtwo thumu, na thumu nĩũnoragia mũno handũ na ũkanoria tĩri. Nacio irio cikahota kuma na njĩra ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno na ciĩ nyingĩ.

Mbica ĩno ĩronania mbica ya matumbĩ marĩ tray -inĩ na matumbĩ nĩmonekanaga kaingĩ gĩcigoinĩ gĩakwa. Matumbĩ nĩhũthĩraga na njĩra ya kũmakaranga na ngarĩyanĩria na mũgate. Ningĩ no ũkarange matumbĩ na nyanya na ũrĩyanĩrie namo ngima. Matumbĩ ningĩ nĩmatũmĩkaga mũno mũno kũruga gũtukania na mũtu na kũruga mandathi kana gũtukania na mũtu na indo iria ingĩ na kũruga keki.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mbembe nacio mbembe nĩciharagĩrĩrio na njĩra ya kũrĩma mũgũnda, mũgũnda wa rĩmwo nĩicokaga ikenjerwo marima kana igathondekerwo raini ikahandwo, ciarĩkia kũneneha nĩcirĩmagĩrwo nĩgetha riya rĩkarutwo na ciaikaranga kwaura mbura kana ciaitĩrĩrio maaĩ nĩicokaga ikaneneha.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩmi wa mahiũ mũthemba wa nyoni cia mbata mũcinga. Mbata ici cia mũcinga nĩironeka nĩirĩmĩtwo ciĩ nyingĩ mũno koguo nĩ ũrĩmi wa kũrehe biacara harĩ mũrĩmi na kũmũhe mbeca.

No hote gũtarĩria ũrĩa mogarũrũku ma kĩmbeca mathũkĩirie mũtũrĩre wakwa ĩĩ, na njĩra ya kwaga mbeca nĩũndũ ũrĩa mũtũrĩre ũhana mũndũ nĩararemwo kũrĩha aruti a wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ, ũrĩhi wa cukuru ũgakorwo wĩ ũndũ mũritũ ũkĩringithania na maica ma hau kabere. Ũndũ ũyũ nĩhotete kũhũrana naguo na njĩra ya gwĩka kana kũiga mbiacara nyingĩ. Tene ndakoragwo na biacara igĩrĩ tu, no rĩu nyumanĩtie na kũiga biacara ithatũ na ngaiga ũrĩmi nĩgetha hote kũingĩria mbeca nyigĩ na hotane kũhũrana na mũtũrĩre na kuonaga atĩ nĩndĩrahota kũrĩha maũndũ marĩa njagĩrĩirwo nĩ kũrĩha thĩiniĩ wa mahinda marĩa magĩrĩirwo kũrĩhwo itanacererwo.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩmi wa mahiũ na mahĩũ maya nĩ marĩa metagwo thenge, na ũndũ ũyũ nĩũcenjetie na njĩra nene mahindainĩ maya gĩcigoinĩ gĩakwa. Njĩra ya mbere arĩmi nĩmamenyete gwakĩra thenge handũ hega. Ningĩ nĩmamenyete ũheyani wa ndawa kũrĩ thenge na gũciakĩra nyũmba na gũciĩrorera nyũmba ciao na kũiga njĩra ya ũtheru rĩrĩa marathiĩ na mbere na ũrĩmi ũyũ wa mahiũ maya ma thenge.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩmi wa thamaki, na njĩra ya kũiga ponds. Nĩronania andũ nĩmathiĩte na mbere na kũiga thamaki na njĩra nene na gĩkĩro kĩnene.

Kenya nĩ kũrĩ mbiacara cia mĩthemba mĩingĩ ũngĩambĩrĩria ũguni ũrĩkũ wa kũgũra nguo. Ũguni wa kũgũra nguo nĩ atĩ nguo nĩ citũmaga mũndũ onekane e mũtheru, koguo mahinda maingĩ nguo cingĩthira kana cinyihe, nĩ wega kũgũra na gũkorwo ũkĩmĩkĩra tondũ nĩ yonekanagia kana nĩ ũikarĩte wega kana wĩna mathĩna marakũgũmĩra. Na koguo rĩrĩa ũraumĩra mbere ya andũ nĩ ũhekaga ĩtĩo rĩrĩa wĩna nguo njega.

Ũmenyo ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo naguo rĩrĩa ũrahanda mboco, nĩ ũndũ wa mbere nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũcihanda. Ũndũ wa kerĩ ni wagĩrĩirwo nĩ kũmenya rĩrĩa wagĩrĩirwo gwĩkĩra bataraitha na nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya hĩndĩ ya gucirĩmĩra. Nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya hĩndĩ ya kũgetha mboco icio na nĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũciũmithia na gũciga. Ũndũ ũngĩ, mboco nĩ cirabatara ũkorwo na mabanga rĩrĩa ũracirĩmĩra kana rĩrĩa ũracihanda kana theci kana macembe rĩrĩa ũrarĩmĩra.

Mbica ĩno ĩronania ũrĩmi wa mahiũ wa ng'ombe, na nĩ nyendete ũrĩmi wa mahiũ wa ng'ombe cia frecian. Mũthemba ũcio wa ng'ombe cia frecian nĩ ũkoragwo ũkĩruta iriya rĩingĩ mũno, na nĩ ikoragwo ciĩ ng'ombe horeru ũkĩringithania na ng'ombe iria ingĩ.

Ũkũrũ ũrĩa wagĩrĩirwo mũndũ akĩhingũra akaũnti yake na bengi ya Posta nĩ ũkũrũ wa mĩaka o yothe, nĩ gũkorwo mwana mũnini no ahingũrĩrwo akaũnti ĩyo na bengi ya Posta nĩ mũciari wake na mũciari wake agakorwo akĩmũrore akaũnti ĩyo yake nginya agimare. Koguo nĩ kuonania atĩ no ũkũrũ wothe wa mũndũ ũngĩkorwo ũkĩhota gũkorwo naguo nĩgetha ũhingũre bengi yaku kana akaũnti ya bengi ya Posta.

Kĩndũ kĩrĩa tũkuuaga nakio indo irĩa tũgũraga nduka-inĩ nene gĩĩtagwo trori, na ũguni wakĩo nĩ atĩ, nĩgĩkũaga indo nyingĩ na gĩkarigĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩnoga mũno, kana kũgũithia indo rĩrĩa ũracigũra nduka-inĩ ĩyo nene.

Thikũ ici ona no twake nyũmba cia ngoroba igana rĩmwe. Maũguni ma kũhũthĩra macini cia kuoya mahiga ũkĩringithania na gũkua mahiga na moko nĩ atĩ , no ũhũthĩre, no ũkue mahiga maingĩ mũno ũkĩringithania na mũndũ gũkua mahiga. Macini ici nĩ ikuaga mahiga maingĩ mũno ũkĩringithania na andũ rĩrĩa marakua mahiga mau na moko. Ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ, macini ici nĩ cirigagĩrĩria andũ gũkorwo makĩgĩa na mĩtino mĩingĩ rĩrĩa marakua na mahiga na moko. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ, macini ici nĩ citũmaga mũndũ akorwo agĩcabu mbeca nyingĩ rĩrĩa aracitũmĩra ũkĩringithania gũkua mahiga na moko tondũ no wandĩkire andũ aingĩ nĩ getha mahote gũkua mahiga mũigana wa mahiga marĩa marakuo nĩ macini. Ũndũ wa kana nĩ atĩ, andũ arĩa marakua mahiga, maraka matonagaga mũno na matitengaga mahinda maingĩ rĩrĩa macini ici irakua mahiga maya, kũoguo gũtikoragwo na ũteangi wa mahinda maingĩ.

Kambĩini ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ thirikari harĩ gũkũngũĩra mũthenya wa mũkingo thĩ nĩ atĩ, nĩmathiyaga na makera andũ atĩ matuĩke a kwĩyumĩria na mathome gĩthomo kĩa maũndũ megiĩ mũrimũ ũyũ wa mũkingo na mahote gũthiĩ thibitarĩinĩ na magathimwo, kana kũrĩa kwĩna ituo cia andũ gũthimwo nĩgetha makamenya ũrĩa mahana kana nĩ arwaru mũrimũ ũyũ kana ti arwaru. O ho nĩmeragwo kana magathomithio ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara na mĩrĩre. Nĩmeragwo nĩmagĩrire kũnyua ndawa na koguo manyua ndawa magakorwo magĩikara kahinda karaihu. Ndawa ici nĩ cia ARVs iria itũmaga arwaru mahote gũikara kahinda kaa matuko maingĩ na magatarĩrio kinya ũria magĩrĩirwo nĩ kũrĩa. Na ningĩ magatarĩrio gũtũmĩra indo ta mĩbira kana ndawa nigetha matikarware mũrimũ ũyũ kana matikagwatanie.

Njĩra ĩrĩa njega ya ũkui wagĩrĩirwo gũkua irio kwĩ agũri naihenya na ithaa rĩega nĩ njĩra ya gũtũmĩra ngari, tondũ nĩ ũgũkorwo ũgĩthianga na ngari ĩyo na ũgakinya mathaa marĩa magĩrĩire kũrĩ agũri.

Wega ũrĩa ũkoragwo mũndũ gũthiĩ thabarĩ rungu rwa kamboni nĩ atĩ ũngĩkuo nĩ ngari cia kamboni nĩũmenyaga atĩ nĩ ngari ĩrĩkũ ya gũkua, na ngari icio kaingĩ na kaingĩ nĩikoragwo na mĩtaratara na nĩciagĩrĩirwo gũkorwo na ũthii mwega wa barabara ũkĩringithanio na ngari ũtaramenya nĩ cia kũũ. Ningĩ security ya mũndũ ĩkoragwo ĩrĩ njega rĩrĩa mũndũ arakuo nĩ ngari ciũĩkaine nĩcia kamboni ĩrĩkũ. Ningĩ ngari cia kamboni nĩikoragwo cikĩheyana ũkui mwega ũkĩringithania na ngari itarĩ na kamboni tondũ ũndũ wa mbere nĩikoragwo cikĩrora akui ao wega na kũmarĩria wega na kũmatungata wega.

Kũrĩ bata wa gwaka nyũmba ũkĩhũthĩra mĩrango na ndirica cia cuma, nĩ ũndũ ũndũ wa mbere, ndirica na mĩrango ya cuma nĩ ĩgiragĩrĩria ũici na ĩkahe nyũmba security ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ nĩ ĩkaraga kwa ihinda iraihu.

Mwarimũ nĩ anyitaga itemi rĩa bata mũno gĩthomo-inĩ gĩa kũnogora mwĩrĩ, nĩ atĩ tondũ nĩataragĩrĩria arutwo ake ũrĩa magĩrĩirwo gũthaka mĩthako mĩingĩ na ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩenda mũthako ũcio, na akamonia njĩra cia gũthaka mũthako ũcio, na mawatho marĩa matũmĩkaga harĩ mũthako ũcio.

Nĩ ngwĩciria mũtaratara wa gĩthomo Kenya nĩ ũrateithia arutwo kuona mawĩra marĩa mamagĩrĩire. Rĩmwe arutwo mationaga mawĩra marĩa mamagĩrĩire kũringana na gĩthomo kĩrĩa marathoma. Nayo thirikari nĩyagĩrĩirwo kũ, kũiga mawĩra maiganĩire arutwo kũringana na mathomo marĩa marathoma. Kũoguo arutwo makĩrĩkia cukuru nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩandĩkwo na makonĩo atĩ ĩthomo irĩa mathomete mũno mũno nĩ cĩratũma mone mawĩra mau, o na okorwo angĩ nĩ marũtaga mbiacara kana makaruta mawĩra mangĩ.

Maũndũ marĩa makũngenia ndĩrona mbica-inĩ ĩno, nĩ atĩ nĩndĩrona ũrĩmi mwega wa mboco na njĩra ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno na ngona mboco ici cikũrĩte, cihandĩtwo na njĩra ĩríĩ yagĩrĩire na koguo ngona ũguni kũrĩ mũrĩmi na ngamenya haha nĩ akũgetha magetha mega mũno, na akorwo akĩendia na akona mbiacara, mbiacara njega na mbeca iria cimwagĩrĩire.

Ndĩrona ũrĩmi wa kahũa mbica-inĩ ĩno na ngona ũrĩa kahũa gaka karoretwo na njĩra njega, na ngamenya kahũa gaka nĩ kahũrĩtwo ndawa na gagakũra wega na rĩu nĩ ihinda rĩa gũkagetha rĩkinyĩte, tondũ nĩ keru.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona mbica ya nduka ĩhingũrĩtwo ya kwendia mĩgate na matunda, na nduka ĩno nĩ ya bata kũrĩ rũrĩrĩ rwakwa kũrĩ agũri, tondũ ĩhakuhĩ nao na nĩmarahota kũgũra indo iria ciothe marabatarania nacio. Ningĩ nduka kwĩ mwendia nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, tondũ nĩ mbiacara ĩmũrehagĩra mbeca na ĩkahota kwandĩka andũ aingĩ wĩra-inĩ wake na makahota gũkorwo magĩthũkũma na njĩra nene na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Koguo nĩ ndĩrona nĩ ũndũ wĩ bata mũno kũrĩ rũrĩrĩ rwakwa.

Mbica ĩno ĩronania mũgũnda ũrĩmĩtwo na ũgacoka ũkenjwo mĩkaro. Mĩkaro nĩyenjagwo nĩ andũ na theci kana no ũtũmĩre karagita kũrĩma na kwenja mĩkaro ĩno kana no ũtũmĩre ng'ombe irĩa cia mĩraũ itũmĩkaga thĩiniĩ wa mĩgũnda kũrĩma na kwenja mĩkaro.

Mbica ĩno ĩronania mbica ya mbembe, mbembe nĩ ihandagwo mũgũnda, cikarĩmĩrwo, cigacoka cigakinya ihinda rĩa kũgethwo. Ciagethwo nĩ cicokaga cikomithio na riũa, kana nyingĩ nĩ ciũmithagio na njĩra ya kũmithio na thitima, cioma nĩ cicokaga cigekĩrwo ndawa, kana cikaigwo makũnia-inĩ wega na nĩ after ciathurwo cigakorwo citarĩ na mathuro, na cigekĩrwo ndawa na kũigwo makũnia-inĩ kana mĩhuko ĩrĩa ya ndawa, ũrĩa itangĩthecwo nĩ mbũca kana ithũke. Na nĩ icokaga ikaigwo handũ hega, hatarĩ na ũgunyu, handũ homũ harĩa itangĩthũka na ihenya kana cibuthe.